En yu kekere kotondoleiwek chekikeyochi chikilisiet ngot en kompunit neo, chu ko kotondoleiwek chebunu ee tugun kou ngunon ee ngatatekab kiagik ii , kobun koraa minutikab imbar ii chekikechop tugul so kiyumi ingunon sikotoreti koraa en ngalekab kegol minutik, yu kotoreti koraa en ngungunyek asi kokoronekitun ngungunyek maat koyait imbaret , koraa kotoreti ngungunyek korib beek konam beek koraa en kasarta negoi, koraa en yuto yu kekere kele toreti koraa kochop ngalekab kikeguren bacteria chetoreti aa konun anan koyai ee choto chon kinunio en imbar asikotestaa imbaret kokon minutik cheyomegee kot misink, toreti koraa ee kotes minutik en imbar cheimuch inyoru inyee sitorendegee koraa ,yu kekere koraa kele aa kotondoleiwechu, koraa kotoreti koraa bik chechang amun kisiree bik kasit nyoru bik boisionik yemi ichek kompunit kwoe ngalechuto koraa ,nyoru koraa bik chesiree amu yoo ikere ile kakesir kele organic fertiliser kotoreti koraa chichoto non kosire ko kokonyorjigee inee rabishek kot misink asikotoreteigee mutai.

En yu ingiro pichainiton ee komie kokinetaa korong nekaroo komi chito nekokobiyo amun non komortetab indishot nekokorur nekakichur yotok koraa kekere kele michito nekokonyorjigee rabishek amun kan kwalda indishondoni kokokonyor rabishek, ngunon kit neimuch koruben en yu nguno kekere kele chichi komoche, imuch komoche kochob inee kotondoleiwekqb kaa chotok kekuree organic fertiliser en kutitab kingereza kongunon chichi komoche kochopchigee tukchoto amun imuch chichi kokobotondetneo iyumoti tugun kounito nii sikotoret kochop kotondoleiwekab kaa amun wn kasarta nekimiten nii komwoe bikab health kararan misink ingeboishen kotondoleiwek chekichobe en kurgat amun motindo mionuokik chechang, koraa kekere kele en yu komi bik chemoe sikesir boishet kokokonyorjigee boisionik bik amun kechop koraa kounito nii ko moroisi yoche koraa icheng ial plastikishek kounon mbirok cheuchon chekokechob kounon , ikere ile korom kasit kabisa yoche itinyee koraa rabisiek asial kounito nii koraa , yu koraa kokokonyorjigee chito rabinik amun kikure kabwateni kokibwat chito kole ngayai kouni konyorjigee rabinik.

Eng Yuu kegere ndumaa kit ne tai kairoo en pichait nitoon, ye Aroon pichait nitoon konyonchoon metit boisionik mi ,boisiet ne tai korong kekol ii anan ko kemiin nduma ko boisiet noon nekorom missing amuun yachei ibaat mbaret akichaap kora ngungunyeek ko kororonegituun ak yeityaa, inyoikol kou uu nii ak ye kaigol inyoisember amuun yachei kesember ko tililekituun ye kaibataa araweek loo konyoo anyuun koruuut kounono boisiet nekebale ko ye kaitau ibaal ii ,iyalde Yuu ngunoo itau ibeljigei rapisheek komii biik komii Yuu biik aenguu Mii yutoon kobaluu ndumaa ko kakonyoorjigei rapisheek, komii kora chitoo ne notoon ko kakisiir boisiet kakonyoorjigei rapisheek kora, chitoo nekanyonei koyale ndumeek chuu kowa ko nyorjigei aginei rapisheek ak chitoo kora neibe amuu yachei kora keribeen gariit anan keibeen pikipikiit ,ko rapisheek choon konyoor chitoo boisiet en yutoon kora kegere kele bo kamanut inan sageg ab ndumaa ko imuuch ibaen kiagik ii nerubee noton imuuchi ichaap koek kweek ii nerubee notoon imuuch ichapeen katoltoleiweek chotoon ko mbolea eng kutit ab kiswahili kechapeen sageg chutoon mbolea.

Ngiroo pichaino komie kegere choto ko ngendekche mi ichek koimi choto ko kutik chekikuren vidukarik eng kutitab nandi. Eng kutitab kingeresa kegurechoto amphids. Olegikirindo kutik chu komache ee imuch iboisien orek eng oret noto bo kasari ne yomegei ak ngalekab bortab chito asima, kegirinda mianwogik amu ngeboisie kerichek choto kiale eng tuget ko korom kot mising amun kigeesyo eng ngalekab kasari noto ko seriat. Soeng yutokyu, mukeboisien orek anan kengetin, kechop mbaret kotililit asimachanga tuguchu amu icheget koibu ngalekab tumndo. Ibu kora, yekichigei ngendek ii. Magat kisub oret ne notok kegol ngendek en oret ne nyalunot amat kegich ngendek, magat kigochi eng kutitab kingeresa imuch keguren space ne yomeigei asi kegirinden ngalekab kutichu. Kora yuto yu imuch iboisie ngogaik kobwa nyokwam kutichu. Kotilili eng oret ne noto kegure biological way.

Ee inguro komie en pichaini kekere chotok miwek ii en korenyun kikookuren bik miwandani chekungun amun kunkun inee inginyei kole koroisi kokunkun aa ee ingiro komie yu koororun kole miwandani kotoreti kot en korenyun amun yu koimuch iaam koik omitwogik, imuch kotoretin iaam lunch anan okot iaam yeimoche iruu amun toreti inee ngalekab kimnotetab borto, koraa en yu inyorjinigee rabishek amun yekialda okot agenge amun miwat agenge kosilingonom is komokoinyoru chepkondok anan korabishek chetoretin ee itoretegee en boisionikuk ii ,koraa en yu aa kokonyojigee bik boisionik amun mi bik chesemberi en yu komi cheteme koraa yon kokiibe koraa factory ipkechobee sukaruk ii kokokonyor bik chechang boisionik en yuto koraa nerubee notok ii ngalekab ee bik cheboe kiagik ii imuch ketumji metoek ii kebae tuga sokek ii ,koraa yenunio sokek anan komiwechuton alak chakayakitun kotoreti koraa kechobee ngalekab kotondoleiwek chotok chebo kaa chekikuren en kutitab Kiswahili mbolea toreti kot misink koraa miwechu koribe ngalekab Imbaret koraa amun tere beek maat kongeti.

Ngiroo en pichait noon ko komyei kabisa choo kegureen numpiek en kutit ab Nandi, anan biik alaak ko kureen njuguug yaan kegere kele chichaat komii inei kochapchii gei rapisheek amuu ye kaitit numpiek kou noon ibee ngae, yeipata notoon indee maa ak ikarangaan ii ak yeityaa iatau ialda, ko numpiek ko chamei biik chechaang amuun taretii ngalek ab kimnatet, taretii kora, en ngalek ab kitanda eng biik che eecheen taretii ole wooh numpiek, kora numpiek imuuch iyaam akoek lunch ,imuuch iyaam koek supper, kora sakek ab numpiek ii kebaisheen kebaen kiagik ii kora ye nunia ko taretii mbaret ii konyoor icheek mbolea anan, anan ko katoltoleiweek ab gaah ,kora numpiek sageg kyiik keyaldaa, nyoon kwale biik kebaen kiagik kwaak ,kora en yutoon kegere kele yutoon komii kora tikitiik ab numpiek ii ,ko tikitiik kora kityoi asikotaret eng ngalek ab kercheek, imuuch kora kebeel numpiek kechapeen busaaruuk che taretii lagook che mengeechen yaan kanam tungoek ii kotaretii missing ole yoo amuu, kibele sikobiit kenyoor chotoon.

Ingiro pichaini en yu komie kekere kakisir en barak kele loan applications approved nguno mwoe kole chichi kokokwo kosom rabishek imuch kokobkosom bank ko ee sikotoretigee en boisionikchik anan imuch kokwokosome inee boisiet en oretab kolipan fees chebo sukul, imuch inee komoche koraa kwalee imbaret, imuch kokomoche okot koteche kot kekere kele kokiochi inendet amun kakisir en yon en kutitab kingereza kele approved so ikeni inee rabishek kobwa imuch kokeni kokabata betushek somoku anan kwoeng aa konyorjigee inee rabishek ,koraa en yu kekere kele tesetaa boisionik amun chito nekosire anan kochile en kompyuta komi boishet is chichoto iboru kele miboishet koraa ,koinee koraa komi bik chetoreti kolenchin uiyun iyabtegee uiyun komi bik boisionik en yuto koraa, ak kekere kele kokoyet koraa amun tun kowektoo rabishechu kowekto ak arek chekokoiyo , ikere ile kokonyor koraa kompunit anan ko bank kokonyorjigee rabishek alak chekokotesokis amun mokoikikoito rabishek ak iwekte kounoto yoche iwekte ak kii kidogo nekokonyor en barak ikere ile kokonyor chitugul koraa en yu rabishek.

Ngiro en pichaini kekere chotok lagok ap sukul chemi kosomandos. Poishoni ko pa kamanut missing' amu yekasoman lakwet eng' kokweet konyukotareti kokweet tun mutai kanyorchigei ine poishet. Kora kokakonyor chito somanet kokirindoi tuguuk che chang', kirindoi kou chorseet ii, kirindoi kou tapiet ne notok nemanyalunat anan ko atepto nemanyalunat eng' kokweet. Ae kokweet kotepi eng katatakureet ne kararan kot missing' amu mutai yenyorchigei poishonik lagochu koae ki ko kotekak i, kotekaksei kokweet amu ngo al agot lakwa eng' oling'wa, koalchi sikiik kariit, ko alchi sikiik tuga, kiakiik ak nee, igere ile sa koeet kokweet kopa kamanuut kot missing'. Tareti kora oli oo kokakosoman lakweet amu yemi agot poishonik kou harambee nepo chito nemiani, komi agot harambee nepo lakwa age nepo sukul kotareti lagoochu yekakonyorchigei poishonik ichek. Kora ko pa kamanuut amu igere ile mitei piik che kakonyorchigei poishonik amu chito netai korook koneti lagochu kompyuta ko kanetiik kwak, ko igere ile kakonyorchigei kora. Kora ko kampuniit ne chope komputainichu...

Ngiro eng yo kegere pichaini, kochang tugun che kagisir en yo, mi ne kagisir kele Lend, komi nebo Zenka, komi nebo KCB, komi nebo ipesa, hustlerfund, mhwari. Ko yu tugul eng pichaini ko kit ne iaroru nguno eng keretnyo komwawei kole mi chi ne chenjingei rapisiek amu yu kogoito ichek rapisiek eng ngalekab loan somet. Nguno wendi chito ait isom rapisiek. Ko yetomo isom rapisiek ko konin inne kolenjin tos iiete yoto ye magat sigegonin rapisiek. Ko mi tugun chegere icheck. Ngiip agot kou ngalekab KCB, imuch kopwa ichek kole tos itinye chaik? Tos itinye imbaret, tos itinye nee? Tos itoche siling ata? Tos itoche rapinik che tia eng arawet? Komoche konai tugun cheu chotok asindagonin loan komi olenyogotile rapisiekwak ngomemuch ilupan. Kora kou notok ngalegab Zenka, Alale plus, komache konai inne kole ingo? Itoche siling ata? Tos imuchigei? Komache konai kole tos inyoru siling ata ak rapinik chetia eng arawet. Konotok nebo kamanut mising yenai notok no. Kogonin anyun icheng loan rapinik che imuch inyeboisien korok eng kiagetugul ne kachilin. Konotok nebo kamanut kot mising en yu; Rapisiek.

En pichait nii kegere aah chotoon ko lagook ab sugul ii kigere kora kanetindet nywaany notoon kigureen mwalimuu inetii lagook en yuu Mii korporjiin icheek kobaisheen not ko laptop negikechaap ago nyunyum boisionik ab kasari, kobaisheen musangnatet ab kasari boisioni ko kararan koot ii kararan amuun ye ipataa kelupaniin inyei inyorjinikei rapisheek kora komaraisi amuun yeinetii chitoo IP konai kobaisheen kowaal kora tebutiik ko maye ko Rahisi amuun Mii lagook akoot agicheek che mara toma konamgei eeh simeet niep kasari kowuit chichotoon ,korom koot missing ye inetii chichotoon konai akoot kobaisheen simeet ko amuun kergei akoot laptop ini ak simeet ko mengeen akoot chitoo simeet naan kichile noon kowui koot missing konai inei, igere Ile wui boision notoon igere Ile wui ko korom kora eeh Yuu igere Ile kakonyoorjigei eeh biik boisionik amuun lagook chuu yeipataa IP komachei koyamis ako Mii che kagochapchii amitwagiik agesiir chitoo boisiet ii Mii kora chitoo neunee koriik chuu kosomaneen , miten kora che chape che tebeen kakonyoor kora boisiet.

Ngiroo eng pichaini kegere chito ne ramechoto kiguren asola. Asola koba kamanut kot mising amun toreti kot eng ye kipaen ngogaik. Asola ichu kogoin ngogaik konerio ak koekitun eng kasarta ne nuach. Asola ini kora kosire biich boisionik amun biik che chobe kelupani icheget. Ko ngialde asola eng kiloit, ko siling bogol mut. Igere ile kainyoru rapinik choto che kororon. Asola kora ichu imuch kechop keboisien kechop katoldolaikab kaa choto ko mbolea chebo kaa kora. Kotoreti ngalekab mbaret, ribe mbaret mat kongemak ak kogon minutik alak kora che kororon. Asola ichu kotoreti kora kepay agot kiagik ku tuga, koboe tuga asola ichuto kora ago kora asola ichu kobo kamanut kot mising amun tere aa mianwogik eng ngalekab ngogaik amu icheget kotindo choto o kerichek kora chebo kipgaa che kichobe eng kaa kotareti kora konya ngogaik asola ichuto chu. Kora motebe ingogaik beek che chang amu yeam komakoe beek che chang amun tindo beek already asola ichuto chu ee.

Eng pichaini kegere chito nekagonam inne bokisisiek che tindo korikab kumik choto koyache chobe segemik. Boisioni eng kokwenyu keyoe eng oret noto no kiba keny. Kichenge ketit neo noto ne nerat ii, ak kitya kepal sigopit konyorchige chito moinget. Kokagonyor chito moinget, kwo tumndo akwokogartat eng olemi ketik che chang anan ko olemi mauwek amu segemik kochome olemi ketik che chang ak olemi kora mauwek ak beek kora. Moche beek che mi konegit, asigotoret ichek kochop komik. Ko boisioni eng kokwenyu koyoe engoret no kiba keny ak konyoru rapinik biik. Rame kapisa kumik che chang ak kigotoret oleyoo boisioni amu kigosirgei chito boisiet ne noto ne yoe inegen. Kigosir kora biik alak boisiet agotoreti kora yeinyoru kumiat kotoreti ngalekab borto amu inyoe mianwogik chemengech. Inyoe ku tingoek anan konya agot metit. Igochin kora lakwet ii ne mining, kotoreti kora lakwet kogimit, kogochi inne kimnatet ne noto. Kora imuch ibaen kiagikuk kora kou tuga anan agot kou ngogaik kotoret ngalekab kimnatetet noto keguren energy eng kutitab Kingeresa. Kobo kamanut boisioni.

Ngiro pichaini komie ke kere got ne kakitech, got ne mite waiyat ii, mi kibatit ii ak komi ketik, ko ngeba cho bo man kekere kele chichi koboe um kiagik che choto ko ngokaik, ko boisioni ko bo kamanut kot mising eng kokwet amu, kikoyai chi tugul ko kilgei, kikokirinda ngalekab chornanet, amu ye tindo chi tugul ngokiet anan ko ngokaik, kotoretekei chicho anan ko kikosirkei chito boisiet, amu ngium maaik eng betut kainyoru rabiisiek, kora ngium chotok ko keturekab ngokaik ko rabiisiek kora amun mi piik che ale keturek asipkoboisie eng ngalekab minutik amu kororon kot mising, kora boisioni kakosir kora choto ko neranik cheimuch koteche korik kora, kakonyorchikei boisionik amu nginyoru akot gorik taman eng betut che kitekyin gorik kou ni, kainyorchikei inye rabiisiek, kobo kamanut kot mising boisioni amu kora angot ngokiet ngieny akot eng betut ak kiam ko amitwogik kora, toreti borta kora eng ngalekab notok kikure proteins ii kotekyi chito borta koner chito ak koet kabisa kobur eng oret ne nyolunot, kobo kamanut boisioni amu kikotoret ak kikwai kokwet koet ii...

Eng pichait ni ingiiror kegere kele Mii biik che Mii yaan anan ko chotoon ko kabatiik chekinetii igere kora komii chitoo ne iaroruu ole kiyaitaa ole kiyae kounii kiyae kou noon eng kemuuch kemwaah kole kinetii biichu ole kigoldaa ndizinik ii kinetii kora bichuu ole kigoldaa ngendeek, ko Yuu ko raisi ko boisionik yachei kongeet chitoo konyoor mbaret ne notoon ne yamee gei kinet korong kole unee ngungunyeek ab koraan notoon, ye kakobaa kakonai chotoon kinet, iis chichitoon ole kibutitai mbaret ,nerube notoon ibaal keringeet ne loo ne mitaa bogol eeh .mitait agenge en mitait ii ko keringeet notoon nebo ndiziat ak yeityaa icheeng ketureek kidogo irangyii kora ngungunyeek ak yeityaa iguragur yeipata notoon icheeng kesuot ne notoon ne Ameen gei ak yeityaa igool keringeet igol ndiziat, kora eng ngalek ab ngeendek ii kibatii mbaret kotililit ak yeityaa igoi ngendeek kegoldee katoltoleiweek isember ak yeityaa inyei suut eng ngalek ab kutiik ii akikaany kochabagis kityoi ngendeek ko raisi koot boisioni amuun ye kineet kabatiik ii ko yotoon ye tesetai kochangaituun aah kesutiik kobuun mbarosiek che terterjiin.

Ingoroo komyei eng pichait ni kegere kiagiik chotoon kiguren en kutit ab ingereza jasii chu tugaah ak kiagiik chebo chegoo ko boisioni kobaa kamanuut koot missing amuun en Yuu koinyorjigei chito chegoo ,en Yu ko tugaah che ka koegituun komagegrr komyei imuuch keyaldaa ago kakonyoor chitoo rapisheek imuchii keyeeny kora tugaah che kagoosegituun ,ko koinyorjigei bendo anan ko panyeek, kora muiweek kwako ketareteen ngalek ab textile industry ko ngiyaal kora ko koinyorjigei rapisheek kora eng yuu ko kakonyoor agesiir neranik chemengeech boisionik amuun yachei kecheengyii boisonik amitwagiik yachei kiyagaa, yachei kecheengyii beek che yee kora tujuu igere Ile nyoruu chi tugul boisionik kora eng yutoon kora ,kora kotaretii en ngalek ab mbaret amuun ketureek kwako kotaretii chekapeen minutiik kou midweek ii, kou rapuonik ,kou sukuma ak tuguun ,kou akoot ngendeek kebaisheen ketureek ab tugaah kegoleen anan ko keminen kora eng Yuu kegere kele Yuu eng chitoo kiy nekigureen value addition eng ab chegoo ago nyoruu rapinik che chaang.

Eng Yoon kegere chotoon neranik anan ko biik che ilulii ketiik ko boishaan nii komachei itinyei pangeet ii ,machei kora itinyei sukutait notoon imuuch koguren biik alake chemangireet ii anan ko powerso ko ngitinyei ko nyumnyumi boisionik kiboisien kasarta ne nwaach itil ketiik en yutoon kora komache komaach ingoraik che kororon machei itinyei ngoriet overallit machei itinyei kora Gloves che chotoon taretiin koriib eunguung ii maat ko tiosal eunek ko boisien nii kora kobaa kamanuut amuun imuuch kogaiyaldee kwenik choon anan ko kaibasheen ibelen makaa kogonin kora rapisheek yeipata kora kisirei kasiit boisiet kisirei neranik en kokwet amuun yachei kora komii neranik che pangani ,yachei kora komii neranik che indaa roriit anan ko gariit nemining igere kabisa Ile taretii ole wooh, kirindaa ngalek ab chornateet , kirindaa kora ngalek ab rupeet amuun ikwaa chitoo koyai boisiet ko ye kagonyoor rapisheek ibee kwale amitwagiik koipchii lagook amitwagiik akoot ndamuuch kora kelupaneen ngalek ab school fees amuu imuuch ichaaap kwenik kou noon ak kiip kwenik kobaa sugul ibelupanjiin lakwet nguung school fees, igere Ile tesetai komyei en kokwet ak ko ayagis boisionik.

Ng'iro komnye pichaini ikere ilee Chang boishonik cheteseta en yuu ng'iro ibwat ilee yoche iliban tukun chechang amun yoo ikere mii bilitab sitimet, mii bilit kora nebo beek, mii kora ial credit ii, mii kora chebo takatakek, ikeree ilee chang boishonik cheteseta eng' yoon komii okot nebo kechobe amitwokik, kochang bilishek cheteseta eng' yoon, ko boishoni ko korom kot mising amun moche rabishek komomii rabishek komoteseta boishoni, kora boishoni ko kikosir biik alak boishet amun chito neyoe kasini anan boishoni niton nii kora keliponi inendet eng' oret nee noto nenomeke ak kasit anan ko boishet nekayai, kora eng' yuton yuu ikere tesetai koetu emet kou okot emetab Kenya amun yekium rabishechu kotoreti kechoben tukun alak chetesetai, kora eng' yuton yuu kekere kele ndowendi sikoyait kii eng' yuu, koyait okot kouu sitimet anan konee komii biik chebwone nyokochobun eeh tukuk chuto chuu, ikeres ilee kakonyorchike iss inee rabishek chetoreti lokokyok anan kotoreteke inekee kora eng' boishenyin, kora kekere kelee tesetaa koyetu anan koetu emenyon amun yee kitesta keliban tukuk kouni itinye beek, itinye sitimet, itinye olekikwonyen.